ore taa enchoruet te siai, naa kesidai amuu ekiretu te wueji nidol ajo eishalita.

ore taa ena naa iltung'ana kumok loo inkutikie napaashipaasha . Naake keaisidai amu Kore te siai naa keyau eningo.

Ore taa agira nanu adol naa, enkaji oo mpisai naaji kejo ilashumba M-pesa. Naa kegira aretu iltung'ana aitayu impisai arashu iriwaki likai tung'ani impisai.

Ore ena naa esiai nagira arreren enkitok egira alo aisho too lapaitin ooponu.

siai taa ena ormatunda lojiofakado, egira iltunganak agelu iltorok osidan apikiwuei nebo

irmayai taa kulo le nkuku, enyai oshi ake enaa mboka, arashu enyai anaa kewon naa keretisho anaa protein too seseni

ore ena pisha naa ene nkiberiti naa keritu olosho peinok enkima tenkoitoi nalelek alangu enapa oitoi eapa .

keji taa le iltoosh keretu iltung'anak kewarie tenelo ositima neretu abaki iltung'anak lemeeta sitimani, neretu abiki lopoito too ilbaribarani neretu abaki iltung'anak lootii inkurman

esiaieyi erare taa ena ,naa enkitayilou ake ,mama ino ira kiti ingira abulu arashu ila abaiki sukuul. amu kegira sikuisi ketii isukuuli eyierare.

esikari taa enda natii katikati nagira aigerisho aitengen inkituuak too nkikundini too mbaa na paashi paasha emurua olosho.

emoti taa ena nadolita arashu eji sufuria naa kegira naa oltungani arerena aisuja peyierishore, neeta naa baiki kamata noshi naibungieki sufuria pemikipej enkaina.

citizen tv enyori aingura tolosho lekenya amu kelimu imbaa tenkutuk ekiswahili okingeresa , naa ninye eyiolo iltunganak , enkumoi oltunganak naa lolosho le kenya ainingu.